Achiel kuom buge mose bed koher e piny Kenya ethuoloni en buk miluongo ni Echoes of War, mane ondik gi jatelo mongirore kendo mane ochung' , Cleophas Malala. En buk ma osebedo ka wuoyo kuom siasa mar piny Kenya kaka osebedo katimore kuom ndalo kata kuon higni mokalo apar ka wanyalo wacho. Osebedo kowuoyo kuom kaka jotelo osebedo kathiro chike ma rito ngims jopiny kendo osewuoyo kuom yo majopiny osetiyo godo katemo mondo giyud ratichgi. Buk machielo makendo ji ohero e piny Kenya en buk miluongo ni Chozi la Heri, buk mane ondik gi jandiko mongirore Asumpta Kei Matei. Asumpta Kei Matei en ondiko buk mar Chozi la Heri, mane wuoyo kuom siasa kichako to kitieko kendo ochako owuoyo kuom chandruoge ma nyithindo osebedo ka dhiye. Buk machielo ma kendo ochako oher e Kenya en buk miluongo ni Blossoms of The Savanna. Blossoms of The Savanna en buk ma ondik gi H.R.Olekulet. Owuoyo kuom kuom ngima, kit ngima ma jo Maasai odago kendo otemo onyiso ji kit chandruok ma nyithindo manyiri

Tich puonjo en tich ma iyudo e gweng' ka gweng'. To e alwora ka alwora miyude tijni, itime e yore mopogore opogore. E gweng'wa, nitiere skunde a bich mantiere e alwora ma antiere. To skul manasome ema anyalo wacho e yo maler kaka ne itime tich mar puonjo ni. Jopuonj ne bire klas, iyudo ka seche moko jopuony nyabiro gi charts ma giketo ne nyithindo e bod. Mondo one kendo kosomo gigo to ginyalo wacho kendo ginyalo mako maber gik mopuonjgi. Moko be iyudo ka ne ginya bironwa gi goro ma ging'iewa ng'iewa chat, moko ne gindiko gi marker pen moko to ne gibiro ka gikawo goro ma ging'iewo e chart. Tiyudo ka oket alphabet koya A nyaka Z, to wasomo duto te kamano kendo wamako. Jopuonj moko be nebiro to kawakawa buk, text book ma ipuonjo to gichung' e mbele nyithindo to giwacho maber kakowinjo bedni itimo gik moko kaka textbook wacho. Jopuonj moko be ne nya biro, to nikech nyithindo nok winj puonj maber, iyudo ka jopuony moko ne dhi chwado nyithindo kokowinjo maber. To ma ne konyo, kuond moko be noinyo nikech nyithindo moko nokyude e yo maber.

E senter mar somo lokruok osebede mang'eny sana. Kochakore curriculum mane iluongo ni aboro ang'wen ang'wen , nyakaethuolo ni ka koro kji tiyo gi ariyo auchielmadek, ma iluongo gi dhok machielo ni nCBC kata CBE. Ethuolo mane ji tiyo gi aboro ang'wen ang'wen, ne iyudo ka somo ne iketo nyathi mondo omak weche miluongo gi dho ngere ni craming. Ne iketo nyathi onuoyo, onuoyo weche mane ipuonjo mondo omaki. To ethuolo masani mar ariyo auchiel auchiel, nyithindo ipuonjo mondo gibed gi ng'eyo mar timo gik moko gi lwetgi, ok mana gik misomo gi wich to gik ma ginyalo somo gi lwetgi ka gia e somo ni i to ginyalo yudo gik ma ginyalo timo kata mana e aluoragi. Kendo iyudo kae secter mar somo molokore manyien miluongo ni CBC kata CBE, maen ariyo auchiel auchiel adek, iyudo ka nyithindo tiyo gi gik molos manyien mag teknolojia motegno. Gik machalo machalo tablet kata laptop makonyo nyithindo, kendo ginyalo somo eyo maber maonge gima ochandogi. Kata ka nitie research m,oro ma gidwa timo to gitimo eyo mayot maok giyudo chandruok moro amora. Mano e chandruok ma wasebet go.

Kit ng'eyo ma kudho oporo dwaro, gin kaka mokuongo nyaka ing'e ni to en oporo migoyo nikech ang'o. Nikech oporo koporo sama igoye, igoye ka nitiere ote ma idwaro ni ochop kuom it jok mawinje. Koro nyaka ing'e niya, owinjo goye diriyo, didek, kose ding'wen. Machielo be nyaka ing'e kaka lweti bedo e dho oporo kuma oyawore. Nyaka ing'e niya, kamulo kama, to ogolo sauti mane. To kamulo kama to ogolo sauti mane. To kendo bende nyaka ibed ni in gi teko maber ma inyalo kudho muya ei oporo mondo igol sauti matek kaka idwaro mondo owinji. Kendo nyaka bende ing'e kaka dhogi bedo kuma oyaw matin mowinjo bed ni dhok bede mikudho godo muya. Nyaka ing'e kaka dhogi owinjo bed kanyo makikudho to muya ok wuog oko to muya donjo mana ei oporo. To koro gik midwaro e sama ikudho oporo nyaka ibed gi oporo maber. Oporoni nyaka bed ni iye ni nono maonge gimoro madino i oporoni. To oporoni nyaka bende bed ni dhoge kumoro motuchi maber ma inyalo kudhogo muya kendo muya donjo eiye. Teko bende nyaka ibed godo maber minyalo kudhe godo.

Pako pala konyo e yore mopogore opogore. Onyalo konyo ng'ama pako palano kata onyalo konyo bende ng'at mipako ne pala. Pala, ethuolo ma ng'ato pako pala, oyudo pesa kendo en yor yuto mar ng'ani. Oyudo pesa ethuolo ma opako ne ng'ato pala, nyaka iyud ka ng'ani miye kata siling' apar moro kata siling' piero ariyo. Kendo ma igima iyudo ka odok e ot kendo oketo godo chiemo e mesa. To kendo machielo, iyudo ka gini be en yo mar tiego nyithindo kendo nyiso nyithindo ni ang'o. Nitie tijegi mitimo kendo tijni, gi tijni inyalo yudo pesa kendo inyalo yudo chiemo. Koro iyudo ka omedo ng'eyono iyudo ka medre e gweng' kendo landre egweng'. Koro kuom ng'ama ipakone pala be nitiere kony momiye. Nikech iyudo ka ng'ami pakone pala ni, pala sama obith eka onyalo tiyo maber kiketo mana ngufu matin to otiyo maber kaka idwaro. To sama pala dikcha iyudo ka pala inyalo kata yudo ni idwa ng'ado go gimoro, ipo mana ka pala ose kier mohinyi. Machielo pala be sama ineno ipakono, awacho niya, yaani in itimo gigeni efficiently kata eyo mowinjore. Kata awach ni ka en ni idwa dhi ng'ado kode lum, ing'ado eyo maber maok iyudo tich matek.

Chae ji mopogore opogore loso eyore mopohgore opogore. To, an be an mana gi yora malosego. Koro chae ka wadwa loso to nyaka wang'e ni gik mage madwarre kata miluongo gi dho ngere ni ingredients mage madwarre mondo olos chae. Mokuongo nyaka wabed gi cha chak, nyaka kendo wachak wabed gi pi. Nyaka wabed gi majan, majand lum, kendo nyaka wabed goi majan machielo ma dho ngere luongo ni tea, moro miyudo Kericho cha. Koro kisekawo pi, to ikawo to imuro kata ichuako pi maber mochop kuma ochako yienyo kata ochako popni. Kosechako popni to ikawo majand cha to iketo eiye. To kendo iweye kuom kinde moko matin to kendo ochako opopni mine ka machand cha ochuakre maber. Kendo ichako ikawo sukari bende iolo eiye. Kendom ichako iweye ochako opopni. Magi te itimo mondo oneg chemicals ma samoro ok nyal bedo maber gi dend dhano, kuom majan kendo kuom sukari. Ka isetimo kama to ikawo chak to iole, kisekawo chak to iole kisekawo chak tiole to ichuake koro iduoko mach piny to ichuake mos nikech chak en gima yienyo kendo manyalo pukre saa asaya. Ikawo mach to iduoko piny, to ka gini ose chuakore maber, mineno ka odwa chako yienyo to ikawe to igole oko to isavo ne welo kapod oliet ekoko.

seminar en gima itimo eyore mopogore opogore egwenge. To iyudo ka egweng'wa sama nitie seminar moro amora miluongo, kata gima iluongo ni barasa, miluongo, to iyudo ka chief nosenyisi kendo chief kata ruoth mar gweng'wa ndiko milome to otero ne jogweng' te ooro yudhene to tero ne jogweng' te kata wuotho e dhoot ka dhoot to luongo jogweng' ka nyiso jogweng' ni a a nitiere barasa moro mantie kawuono to oluongie ji nikech nitie ng'eyo moro midwa mondo omi jogweng' kata nitie gimoro midwa ni jogweng' ong'e kata gi dho ngere iluongo ni awareness kuom gimoro midwaro. Koro jogweng' wuok to ee sana sana, seminar itimogi e sikunde kaok sikunde to seche moko itimogi e kanisni. Koro iluongo ji to sana sana nikech gweng'wa en kuma ji time tich mar dhi enam, kendo mano e gima ji chiemogo. iyudo ka ikete godhiambo sama ok ochand ji, ji jok madhi nam ka seche go yudo kajinose aa e nam kendo jki ose duogo. Ti ji douogo bedo kanyo e thuolo ma godhiambo chakre gimoro saa apar to odhi nyaka gimoro saa apar nyaka saa apar gariyo. Kendo ji winjo wach kendo iyudo ka nitie lokruok maduong' mabiroga bang' kosekel seminar gi egweng'.

E aluorawa ji osetiyo gi yore mopogore opogore e chulohola to yo maji tiyogo ahinya echulo hola en dhi nam. Ng'atomiyudo ka okawomhola kata mondo ogergo yieye, kata gi nedene mokawo to odhigodo nam odhi lupogo. Koro iyudom ka gik ma osegerogi, ka en yie mogero kata ka en net ema odhi to otuang'o to owuok odhiogo nam. Magi e gik ma kendo chako otiyogo gi tije matek to odhi enam to odhi to omanyo tich, omanyo rech to odhi ouso to ma miye pesa, odhi chulo godo holani. Moko be iyudo ka tiyo gi yo moro ma an be ok osebedo kamora sana, lakini iyudo moko ka wuok todhi kawo hola kendo kuom ng'ama chielo, to mochako ochulo to mano ok osebedo yo maber. Koro yo maber en ni ka osemiyi hola to itiyo godo eyo mar kelo ohala, to ohala ma isetiyo godoni ema ikawo to chulo godo hola manikawo cha. Kendo ma osaekonyo jki mang'eny, kendo nitie ji mang'eny mosepuonjo nyithindgi eyor holani. To gin be gitiyo matek, jok moko be dhi e puothegi, to dhi adhiya to puro, ropuro to ka opon orumo kama, to giyudo pesa ma gidhi chulo godo holagi.

Tich suko ji osekawe ni en tich mayot, to ngang' ok anyal kawe ni en tich mayot. En gima nyaka ng'ato puonjre mondo ma ong'e maber yore mitimo godo suko. Ok en mana gima ikawo yie wi ng'ato to imino imino. Koro yore nitiere mopogore opogore ma inyalo puonj godo ng'ato yor suko. Mokuongo inyalo miye video to oneno. To oneno to ong'iyo kendo obedo, obedo makini sana kong'iyo kaka ng'at machielo manie video cha timo gino. Koro onyalo ng'iyo kanda ni kadhi adhiya, to ong'iyo kaka ng'ani otimo gini, ochako nadi to otieko nadi to gin ang'o gini motimo mondo kata kik yier wi ng'ani ile kata ang'o timre, mago duto te. Kaok kamano to inya bet gi ng'ani e bathi to inyise a a, kae itimo kama. Kae ka en yier wich kama to imino gi ka, kae en kuma koro ng'ani winjo rem sama isuke to ikawo morni ema iwiro ema, duoko remno piny. Kata ka isesuko ng'ato, kama ekaka ikawo yier wiye, to kata ka en machalo gik machalo rastas emisukone, to inyise ni a a, kamae e kaka onego bed ni iwang'o, to be en gik machalo kama, kama, kama kama emitiyo go. Koro inyalo tangone video kokamano to ibedo kode kipuonje to oneno kata itang'one pichni toneno to ong'eyo

Yo mar yudo oboke mar nyuol budho moloyo yo mar yudo oboke mar tho. To nitiere gik mang'eny mamiyo ma timore kendo nitiere yore mang'eny minyalo ti go mondo ogeng' mae. Iyudo ka nyithindo mang'eny kata timo penjgi mar KCPE kata KCSE osetamore nikech gionge oboke mar nyuol. To yudo ka sechego gisetero barupegi manyiso ni gidwaro obokegi mag nyuol. To gini osebedo katimore nikech onge gik mitiyogodo mag lony manyasani maber ma inyalo ti godo eloso gigo mapiyo piyo kendo mondo gichop kuom nyithindogi te esa midwarogiye. Gima chielo kendo en ni iyudo ka ji matiyo e apise kata e ofisegi, gin ji matin maok ginyal tieko tijegi e thuolo midwaro mondo gigi okel ne nyithindogi e thuolo midwaro. Machielo be kendo ichako iyudo ufisadi ma jotelo bedo gi gigi kendo koro chunogi kata maniyudo ruodhe mag gwenge mimiyo gigi. Pod obedo godo kendo orito mana mondo nyithindogi oter pesa mondo eka omigi gigi. Koro nyaka ng'i kaka imedo gik mag lony manyasani e ofisegi, ji mang'eny nyaka ndiki mondo otim tijni kendo ufisadi bende ogol eyo maber.